ore enkisuma olong'ang'e naa kisidai oleng amu idim ataasa itii ewueji pookin nitii. naa idim sii ataasa terishata naje mme lasima pee itii darasa, neeku ina toki naitisidana ee enkisuma oloing'ange alang' enkuma edarsa, amu ore naa enkisuma edarasa lasima pee ilotu darasa ore eda neme lasima.

iliki ake olopeny olduka ajoki etupurroyioki esimu ino netii olaini atua neeku iyieu nishuku olaini amu eshomo naa esimu kake metii miata olaini neeku iyieu ninyiang'u enkay simu kake olapa aini lino ake iyieu nitumiya.

kitelelia oleng amu ee mookure aa lasima pee inyototo iltung'anak nepuo aawosh olaini te huduma centre etaa inyototo ake tenaa cyber ishomo nitum nintau enkipande ino ashu intau e nkardasini inonok naapoyieki inkuapi eboo neleleku naa amu mekure naa aa lasima itumia iltung'anak intikiti nepuo huduma centre iltung'anak oolakua iindim ake anoto tolduka litaaniki.

kajoki iltung'anak ore ele aini lee artel naa idim atipika kredit kiti niwuosh isaai kumok nidim atipika ,data kiti niwuosh isaai kumok keeta elaini le artel overs kumok oleng', neeku keeta ntokitin kumok neeku kisaidia te mtandao naa kejing' mutandao araka.

ore igolikinot naata naa ore iltung'anak otii osupuko loo ngang'itie tidie naa ile metaa niki intawuoni naa kengol pee itumia enatoki naji eCitizen ,neeku kenyamalu enkumoki ooltung'anak tengaraki naa meidim aitumia eCitizen.

Iliki ake nintoomon, ajoki iyata emasho ntarikini naaje, enkolong' naje olapa oje. Neeku karibu oleng' pakiteng' lai emasho. Karibu inoolong'. Neeku inosaki olchere lino enikununo emasho, na kemasho enyoo ena niata.

Ore ena kipeta, na nye naitelelek esiai te Huduma centre. Amu tenijing',na eking'amu oltung'ani oji customer care ,nilimu entoki niewuo aing'oru, nirekoodi tena toki, petumoki aitoduai tedukuya tidie metaa mikintamanari nimikijokini kanyioo iewuo aing'oru. Ena toki ake ilo nipik, nilimu tena toki ina toki niewuo aing'oru, nikimpoti tedukuya tidie oi.